Aarĩ na ariũ a ithe witũ arĩa marĩ kĩama-inĩ kĩa bũrũri wa Kenya nĩ ta; Sabina, twĩ na Milly Odhiambo, tũrĩ na Babu Owino, nĩ nguona tũrĩ na mũndũ ũgwĩtwo Wainaina, tũrĩ na mũmbunge wa taũni ya Nyĩrĩ ũgwĩtwo D.M.M (Dancan Maina Mathenge),nĩ tũrĩ na Wa Ichũng'wa, tũrĩ na aingĩ mũno.